Imako gweno kasto ing'ado ng'ute, iweyo maremo chuer te. Kasto ikawe tikete pii machuakore maliet, ikete kanyo kendo iweye kuom dakika moko matin abich. Bang'e to ibirogole ilunye kiselunye mobedo kama, to ing'ade matindo tindo. Lemo kalemo, kaiseng'ade to inyalo tede kata inyalo wang'o. Chamo awang'a, adeta kata bede abula. Mowang' inyakao mo mang'eny tiketo ei karaya, kamo osechiek toikao lemb gwen to iketo iloko maine ka gilokore maratong' ratong'. Ateda bende inyalo chuako asto ichielo, kendo en chiemo mamit.